ore enaa enadolita naa ore kuna naa ntokitin ,nkurueni amu ekijo yiook inkurueni tenkop ang ,naa ore ene tipat naa tenifuga nkurueni ,naa itum inkiri teninche, nitum si iropyiani amu imirr ,nitum iropiyiani ,nitum school fees oonkera . am tenimir nitum school fees oonkera naa ore ene tipat kuna tokitin amu teniramat nitum iropiyiani, nitum school fees oonkera ,ninya sii tenee amu imirr ashu iyieng ninya nkiri.

ore enaa enadolita ena naa emashini nabukoki nkaitubulu enkare amu ore adolita naa ore enatoki naa enkano ena nabulu tele shamba ,naa emashini ena nabukoki nena tokitin enkare petum atubulu . naa ore entoki naitelelek naa ore ena tenadol naa kilelek esiai oonkaik amu mintoki aitumia nkufu inonok kumok aitu aaas ena siai amu keaku ekiretoki ena mashini aretoki ina toki taasa nimintumia nkufu inonok kumok naa kebulu ake ntokitin terishata nairirikino

Ore ena ,entoki nadolta tene naa enkaitubului ashu ormatundai, naa ore ele matundai naa kisaidia oltungani too ntokitin kumok amu kisaidia kiafya ekincho afya sidai wo enitum anya . naa keuni sii ele matundai .teniun te nkaitubului naa kebulu ,niun nitum ntokitin sidan ,nitum afya sidai amu tenincho nkera inonok nitum afya sidai. niaku enkaitubului ena naji orpainaappol nikijo yiook tenkop ang ormatundai ake duoo ashu ormatundai ake oji pineaple .